Kokanyo amut sipitali kwakose kwomo moet ak metit ako komi maat barak mising' ako kokikono kerichechu awo nyalugui ako konyalugui tukchekokamwoiwo konyoindet akakere ale uu ni manamgei ak bortonyu ara itonwo ngotos iwolwo kerichek anan tos aliyain

Eng' pikchaini komi chepyosok cheterter kametishe chuto kotoku kole mi ichek mung'aret icheget ko mi kooldoi tukuk cheterter mising' ko tukuk cheu seneekab katit ak chebo keunek ak alak cheterter

Eng' pikchaini komi chito nenomei simoit akotoku kole mochei kocher robinik eng' kapagenit ngaro ane pikchait neu ni konyo metinyu ng'alekab kecher robinik amun eng' ole mi agent nebo mpesa komuuch icheru robinik anan inde robinik simoit

Ngobir kastomayat simoit, agobo ngalekab kongemak beek, arorchini aleini kocheng chito ne chobei beek ne kikuren plumber sigopit kokerchi olekangemak.

Eng' pikchaini komito biik cheterter mito kora karishek akotoku kole yutokyu ko ole menyei biik eng' taban yutokyu kotoku kole bichuto ko biich che wasomaliek amun tukchekiilaktagei akotoku kole mi tumdo netesei tai amun mi nikikilokchi leleiyat

Nganyoru chito nekakoet anan nekakoyosit nemochei konomchi ng'etenyi kicheret atoreti ane atebe yoto mochei konomchi akoi koit ng'etenyi abokokchi yoto akacheny nafasit age kongumakomito achorugei eng' karit akacheny karit netikotindoi nafasit

Eng' yutokyu komito konyoindet nekekure Doctor kadede nemi koborostogei kole inendet komuuch Konya ng'alekab chomiyet muuch kora kowek ng'alekab tukuk chekobetyo ak tukuk alak cheterter ngaro ane pikchait neu ni konyo metinyu ng'alekab ng'olset amun bichuto kong'olei biik kondeyokchi robinik komuuch kometoretoske

Kanyo ane amun achenye simoit ako simoit nachenye ane ko nemuuch koimgei ak robinik chatinye robinichoto komachang' ara cheng'wo simoit neimegei ak robinik cheng'ering'

Eng sukulinyon ko magatin tuguk che terter. Tai amoche ingoroik chebo sugul ii age ko magat itinye kweonik che tuen. Kora ko magat ial tuguk chetuchegei ndenyeru cheu blanketit ak sitit koboto matresit ago mochei kora iipu samdukut sinde tuguguk orit.

Eng' pikchaini komi chito nekirat beek eng' sikiriet toku kole yuto menyei Chichi ko ole yamat ineni makinyoru beek Bo komonut mising' sikirio amun sikiriet ko muuch kotoret biik eng' boishonik cheterter cheu keib beek ak tukuk alak

En yutok yu ko kigisir kele prenatal care. Prenatal care ko rispsetab borto nebo kamet ne managat koboto lakwenyin nemi moet. Kagile magat koshipkwo kamet konyokitoon yon kamanach.

Yutokyu kotoku kole sipitali ako nebo lakok chemengech amun mito lakok yu chetoku kole imiyonsot ineni kakimut kobwa sipitali ake kotoku kole tindoi rickets muuch kakibwa konyikechilji kelyek komye

Eng' pikchaini komito lakwet nekiker konyek lakwanito kotoku kole mito sipitali mito ine ak konyoindet ngaro ane pikchaini kononwo ng'alekab kecher keldet amun toku kole lakwani kou ni moche kecherchi keldet

Eng yutok yu komi kiy negeguren burger. Yo imoche iyam burger, komuch iboisien rotwet ak uamait ago magat itinye toothpick che mangering. Ndenyoru toothpick choto ma ngering ititil korog burger kwo ingweny, koro itore toothpick sigopit ii konam tugul agoi ingwony ak itau itil katikati sitau anyun itile rotwet ak iame umoit.

Eng yutok yu komi biik cheterter. Biichuto komito koboto lagok agot alak. Kinam ichek ngotisiek ii ak longet. Tagu kole icheg ii ko kaptienik chebo kipkaa. Mi icheg ii komoche sigotienwo.

Kerichechu kekono ko kikaboishe betut age akomapwoti ngotos toreto mising' amun kimatoreto betunoto ngomito kerichek alak chemuuch koyai boishet kou kerichechuto toreto wolwo kerichek choto

Eng yutok yu komi kamet nemi kondenechini lakwet kerichekab konyek. Bo kamanut mising kenyoi konyek asigopit ii kosopcho amun ngomenya konyek komuch agot iwe agoi komegertei.

Eng yutok yu kotagu mito tumdo. Tumdo kegure eng kokwenyun koito. Lagini tagu kole tumdo kobo kapkokoyo. Kiguren eng kapkokoyo rugasho. Achame anne mising ii tumndo amun ii imutu biik kobwa konyokobaibaitu tugul.

Eng yutok yu komi biik chenyikwamisie eng meset. Bichuto kotindoi amitwogik cheterter koboto agoi sodek. Tagu kole yutok yu kotumndo ne kagakabwa biichu ineni kait sait nebo keamis. Achame anne mising awendi tumwek asikopit aam amitwogik cheterter.

Ane atinye miondap kabwatutik akokokoima kong'etgei wikitno kosirtoi. Akokwatiem alipan mising rabishek eng sipitali nebo miandap kabwatutik ako maba ara kasome oarorwa tukche much ayai asikobit alipan chepkondochotok.

Yutok yu kotagu kole sipitali. Mi chito ne kanyo konyogoip kerichek. Kerichechuta kigoitoi eng mugeponito ago cham kopitanatin mising eng kokwenyo biik o che cham ngotinda HIV kinyegegoini keriche chuto.

Magat kolenchi konyoik koba kokwotinik che terter konyikonet biik agobo HIV ak ko arorchi ichek kolenchi kararan kot ingepiman ichek HIV asikonai ngo tindoi koroyoto singotindoi konyor kerichek sikolugui, ko ngo motindoi konai ele kiriptoige.

Kararan mising' keng'ololwo korok asikotee kepimone akobo HIV amun ngeng'olwo korok ko angen ale muuch atinye anan komatinye akachoboke ale ngatinye komuuch ayai nee nganyoru ale atinye HIV ayoni akatou aboishe kerichek

Kiit nekaran keyai sikekoito kanetishetab malaria eng' kokwonik cho makiityini kokararan kekoch kanetishet korok biik cheu CHP amun icheget kobo kokwonoto ara ndakikoch icheget kanetishet akeyokto ichek koba kokwonik cheterter konyikonet bichoto akobo malaria

Oret nekararan sikonet biiko akobo ripsetab kei ko kekur biikab CHP tugul kotuiyo akenet icheget akobo ripsetab kei ko tukuchoto kakinet kelech koipto konyikonet biik eng' kokwonik akobo ripsetab kei

Kit nemuch ayai sigogaranit sobetab biik eng kokwenyu ko ngatinye tuguk cheu amitwogik, imuch agochi biik chomoimuchegei asigopit konyor kimnatetab borto. Kora ko imuch anetat biik agobo ee keba konyegepimangei, kepiman korotwek cheterter asigopit ngitinyei inyorchigei kanyaet anan komuch agot ngomenyoru kanyaet, inyoru kenetin agobo koroiyoto.

Kanetishetab ribetab kei koribei mising' koroitoab diabetes amu eng' kanetishenoto kelechin komeam tukuk chetindoi sikarok chechang' ako makat irup oranoto bo komakim sikarok chechang' sikobit ikirinde komanamin diabetes

Eng pikchaini komi biik cheterter. Tagu kole biichuto koboiboi ago mi agot negiilach ingoriet neboru kole bo graduation. Tagu kole inendet ko kobunu kotorei sugul nebo university. Inne ne kiilach ingorietab graduation. Much kabwa biichu konyogoboiboichi nito ka grachueten.

Yutok yu kotagu kole olecham kemuti lagok konyogourerenio. Chang komoswek che much kemut lagok konyogourerenio. Anne kingobotai awendi olookiurerene, ko olegikaimuta sigikyuk komosta ne kigure Poaplace.

Ane ayoni kanyoiset nebo chito kosir kanyaisetab SHA amun kanyoiset nebo chito komuuch kekonin kerichek tugul chemoche lakini eng' SHA komito kerichek chemuuch komakikonin

Yo imoche ichut konyoisetab chito neu madison, komagat iwe agoi kambuningwai. Ndeit yundo iarorte ile amache achut kanyoisetngwai. Kondekeiaror kou noto chito komuch kechokten anyun ii kavaingwai, itau ilupan ak itau iboisien eng konyoiset.

Eng' pikchaini komito tukuk cheterter chakere agere moshinit agere laptopit akomi chito nemi kochilchili mashinit toku kole yutokyu ko studio ako chichi ko chi nekikure DJ ngaro ane boishoni kopwotwo tienwok cheterter checham kokonu DJ

Yutok yu ko mito biik, biichuto ko kiilach ingoroik chebo ureriet. Mito age negitebi ingwony ak kiginchi teget. Tagu kole tindoi inne ngwonindo ago mito ichek kiwancha. Lasima kaurerensot biichu, agonitok ni katepen ingwony komuch kogaumian. Ngaroo ane pikchaini kobwatwo biik che chesansot cho iumiansot.

Ane atinye insurance ago insurance nenyun ko nebo Minet. Insurance niton bo minet ko kianyoru amun a konetin. Moroisi inyoru en kokwenyun yoche imi ko ii konetin ana ko ii polisiot.

Mito oratinwek cheterter cheketorete biik chemionsot eng' emenyu oratinwe choto ko cheu toretetab haraka kikenet biik chechang' konai akobo toretetab haraka kotomo kemut chichoto imiyoni sipitali kora komito akot karishek cheimuti biik koba sipitali karishe choto ko chekikure ambulance

Miten sipitalishek cheterter che imuch kotoret bik chemionsot tii miondap seriat amun ingen sipitakishe choton kole miondop seriat ko konyoset nyin kobo beit nemii barak missing araa tab kotoreti choton emiosot.

Eng kerenyu anne abwati ale, kararan mising atkai kogon sergali konetisietab ripsetabke chebo lagokab sugul mising tibik amun ngekoi tibik konetisietab ribetabkei komaraisi komianso mising.

Biikab kokwenyu komuuch koba kanetishetab siketab lagok kiit nekorom mising' eng' siketab lagok ko kamet no tindoi korotik cheng'ering amun makat komito sipitali asikobit keteshi ine akot korotik kiit age nekorom akobo sikishet ko lakwet no matebi komye eng' moet makat komito sipitali asikobit kewekchi lakwanoto komye

Kelewet ab siket ab lakok ko makararan missing ako makat kemwoji bik en kokwet kelenji makararan kemwaita kelewo akobo siket ab lokok, moche kinet ichek kole kesich lakwek aketukul ko chepto anan ko werik kobo komonut lakwet aketukul.

Eng' yutokyu keborwech amune sikobo komonut prenatal care kale konyei kamet kosich lakwet komyee ako marohisi kenyor kele kayayak kii neya kora koneti akobo ng'alekab health akot kokakesich lakwet kamet kora koneti akobo ribetab kei yo manakat chito ak alak cheterter

Yutok yuu komiten bik, chito agee kole mikongolole en yutok yuu kokanai kondoik icheket kobo komonut missing ako tinye komonut amun nii kondoik koipto koimutik chetindoi bik kwak en kokwonik cheterter koraa kongolole tukuk chetesetai en emet ab kenya.

Eng yuto yu komita pichainik konyil aeng. Netai komi pichait netagu kole kikipirei kemoi ago pichainito kobo taunit neo. Nepo aeng, komi pichait netindoi sanamonikab kelekab belek ago kito ne milebich eng yu kotagu kole kelegab belechoto komuch kupun karit kurerenyi.

Yutok yu komito biik cheyae boisionik cheterter. Tagu kole biichu komito kurupit. Icheget kimuch kogatuiyo asigopit komwa tuguk chebo kamanut eng yuto ak koyai tuguk chebo kamanut chetoreti ichek eng sobengwai.

Yutok yu ko mito chito nekinam metitab lakwet. Tagu kole pichu ko masaek amun chichi komi kogati lakwet. Eng bororyetab maasai ko mamagat konam lakwet eutab chito neo. Igoitoi metit ii kegat inne. Bo kamanut mising kerup tuguk chebo keny.

Eng yu komi biik che chang. Age ko kinam nekipisisie. Inendet komi kopisi ketit. Tagu kole eng yutok yu ko kami kolset ab ketiik. Bo kamanut mising kemin ketiik eng emenyo amu ketiik koibu ropta.

Eng' yu komito biik chekiteping'wenso akoboishe ichek laptoping'wai toku kole ichek komi koyoei boishet eng' laptopit kingobo tai aboishe ane laptopit ko ole kikaal laptopinyu yoto ole kiaboishe

Yutok yu komi kametisiek aengu. Agenge kotindoi kitabut eng eut ne sirei. Ko age kotagengalachin. Tagu kole nitok tindoi kitabut ko chito ne kanyaindet. Abwati ale inendet koboisiechin biik. Eng kokwenyo achek ko yon inyogongalaljin biikab CHB kobendi korik cheterter.

Eng' yu komito murenet ak kamet kamanito kotoku kole mamakat ako mito konomei murenonito moetab kamet ngaro ane pikchait neu ni kononwo kapchi chechomsot

Eng yu komi biik che kitononio. Tagu kole ichek komi kebire picha. Bo kamanut mising ibir picha amun ngipir kotun konome boisiet ne kikeyai eng betunoto.

Eng yu komi murenik che kitebingunyso ak kotindo kitabusiek ak kalamisiek, ngaro ane pikchait neu ni, konyo metinyu ngalekab bible study, amun piik che chang kobendi gorik che terter ii, konyokokasyinikei ngolyotab Jehova.

Ngomito kastomayat nekamito kokenyi laida ketilji passport ako akotoi koimgei akobo koindoab lainda akoikoi inendet akang'ololji alechi yo kimochei ketil passport komochei muitaet mising' asikobit inyoru passport noto

Kipkimitiot ne nayat mising eng kokwenyu ko negiguren Koitalel Arap Samoe. Inendet ko kimito betut nongibo koloniek. Kagile kiborio ak koloniek eng kenyisiek che chang mising che noyotin eng emeta Kenya. Inendetko kiborio eng kenyisiek taman ak agenge agoi tun kebar ago kit nemuch, kobwatwa anne kobwatwo kole ngamuch agot komuchkei biik chetuen komato biik che lelach.

Kenapis ak kechoranis ii chebo keny ii, kenetekei eng kokwenyo kobun piik che kikoet amun ingen ichek tukuk che kitesetai atkinye keny, ko ndekakomwaun komuch inai ile kinoptoi nee tukuk cheu akot sotet.

Eng' pikchaini kokanai biik che waislamiek amun tukche kiilaktagei ake kokiilach kanzu ko ake ko kiilach buibui icheget kobo komonut mising' amun kobun icheget kenoe kele ngami dini nekekure Islam

Ane ko kyakere kuinoik choto kikiboisie kee maiywek keny, ako kiit ne kiyai kemeto boisietab tukuchoto, ko amun kikowalak emet, ako kikoit tukuk che terter chemuch keboisie kee maiywek.

Makat kenet sikik cho tindoi lakok cho restos nebo tai amun sikik chechang' komaingen kole toune ano koneti lakochoto ara kiit nekararan nemuuch kenet sikichoto ko kelech kong'ololji lakokwach akonet ichek kole tukuchoto ko tukun checham koyoyoskei

Kiit nemuch irup sitar kaimetabkei, ko ingololchi chito no lekit ak inye, amun ngingololchi chito ne lekit ak inye, komuch kokaikain chichoto.

Ngimoche imukte stress ii ko makat ingololchi chito ne lekitenen inye, amun chichoto kongenin ii akomuch kokaikain, ako much inai ile itinye stress ii atkoi ko meamisie komie, anan ko merue komie ak ibwatiti mising.

Piikab haraka komuuch koyai tukuk cheterter sikokararanit kokwet tukuchoto chemuch koyai ko cheu konet piik eng' kokwet tukche muuch koyai eng' haraka asikobit kosor piik cho imiyonsot

Kapchi chemuuch koip kerichek koba kokwet ko chotindoi organization icheget komuuch koip kerichechoto kokwenyo achek kotindoi sipitalishek ole kinyoe biik

Eng' yutokyu kotoku kole tumdo kiilach biik chetonondoi ngoroik chepiriren ako busali kikere kele icheget ko koboiboitu mising' nitoni komuuch ko tumdoab katunishet anan ko nebo koito kiit nemuuch komil biich eng' yu ko lakochu mengech chemito kondochini bichuto yoen

Eng pichaini ,agere mbaretab chaik. Mianyun piik mbar, mii koputei ichek chaik. Isupi ichek lainwagik chekikitil eng mbaret kwen. Kosupi lain chitugul laindanyi ,koputei chaik. Netar anyun konyokopiman sikoalda.

Eng' pikchaini akere mbaretab cotton anan ko pamba mi anyun kwony nekanam pamba chekokoim kebut eng' eunyi bo komonut kekol pamba ngaamun ngeput ichek akeipchi ole kichope pamba komong'u ichek tukuk chekororon chekinope ngoroik cheterter aneityo anyun kokonu chepkondok chichang'

Eee kiawendi, National achieves nemi nairobi. Koitok anyun neo nemi katikati nebo nairobi kokabarunenyi nebo ee national achieves. Eng orit komi tukuk cheterter chekonoratin chekitestai eng emet ng'ap konyor uhuru. Tukuk cheboto karik chekibois, chebo gasetishek. Tukuk chechang mising chemi orit.

Ni koboru kabisisietab tukukab mbar. Keboishe beek ab keringet keboishe solar. Kiwalgei anyun boishoni eng kasar, ngamun kitekechutu beek eng keringet, kimekepiru. Kichutu beek akibeketumchi anyun mbar kokiui kasinitok. Lakini ki ngap katoigei ng'alekab solar, kopir beek konyumnyumit kasitab kabisisietab mbaret mising.

Eng pichaini agere duketab mpesa, eng san'g nenyi anyun komi muren. Kora eng mpesaini kokaiparwech kole oldoi kadishek chekipire simet chebo safaricom. Yutok anyun kokakiserchi chito kelech imuch ilipanishe eng yu. Kounotok anyun duketab mpesa komuch ilipan chepkondokuk, cheyoktoi, imuch icheru chepkondokuk kora komuch ial kadishek chekipire simet chebo safaricom.

Eng pichaini agere ale kakiparasta anyun akobo ng'alekap keyokta chepkondok keboishe Airtel. Eng taiyi komi anyun duketab Airtel, mi kwonyik oeng, agenge ko neoldoi duket ko age ko nemi komachei ketoret eng dukanatak. Bo komanut keboishe airtel money keyokta chepkondok anan kecher chepkondok, ndamun ngiboishe kiwegun chepkondok chekakinyachin iyoktoishe, kekonin kou chepkondok chekipire simoit. Notok anyun amune sikobo komanut keboishe Airtel keyokto chepkondok.

Benkishek chemengechen, kokoitoi chepkondok akoi cheng'ering' kong'ete akot nda elipu agenge akotestai akot akoi elipu taman. Kemuch kekonin eng chokchinet eng sait notok kesom. Kendeun simeng'ung' eng chokchinet.

Mi let eng' sait agenge yemoche ial tukuk eng' simoit ndamun yeiyokte simeng'ung' anyun kekerun eng' duket anan eng' choge nebo dukanoto ngotkomi kiyoto keyokte asikewolun noto anyun amune sikomi let eng' sait agenge kora kochang' biik cheiyokyoi somet eng' kasarta agenge

Terter beishek mi ole barak kosir oldo age kotiegei ole koole chito neoldoishei kora kotiegei kora kit neu tukuchoto oldoishe mi tukuk cheibure koek keny akomi tukuk chemakororon chemisot eng' chokchinet noto anyun sikoterter beishek kotiekei ak dukoshek kora komi biik chechomei kora koyach barak amun kikonai olik kobendi yundo

Eng siro eng kasarta nitok anyun komi ngoroik che terter, chebo kwonyik ko koit longishek chekegure mammy jeans. Murenik komi anyun shatishet chakere mormoren. Ko eng lagok che tipik agere mi ngoroik chekoit cheposotin akoneryotin, ngoroichotok. Eng werik komi jeans anyun chekoit chekororon chebo kanyaga ak tetema.

Lanyei beitab tukuchukak anyun aaldoi, eng kasarta nitok. Kotiegei kokolany anyun mwanik chebo peterol ak diesel. Kora eng sokeshek olekiipune kokokinde barak mising beishekap tukuchutok. Notok amune sikokealdae tukuchutok beit nemi barak.

Keswekap hybid kokororon kemin eng komoswek cheterter. Korok ko keswandani bo hybrid komong'u tukuk che echen. Rurutichi anan ko iutikchi cheiyei eng mbar ko cheechen ako chechang. Kora kokekol keswatab hybrid komanamei miondo abokora ,aneitio kongoit ropta eng kasarta nemao, komatam komameei tukuk chekekol iboishe keswatab hybrid.

Ngoroik chekikisir, komi barak beit kosir ngoroik chemakisir. Notok amune, ko rangik chekakiboishe kesir kora ak design nebo kiotok kakisir. Kowendi barak beinyi, ngamun akoi kelipan ng'omnotet nekakiboishe kesirishe kosir ngoriet nemakisir.

Mutio amun koilipan chepkondoguk ako kokokagei karing'ung' nebo isuzu koit. Kokeyokte anyun mi oret konyoni eng pitonin. Kangopire simet olikan kelin kakelany melit. Notok amune kalechin kakai ikeny kosir awegun rabinik. Ngamun nginyitou process nitok eng olda age kokoegei kora kosir ni kakelany melit eng olipunu.

Eng' pikchaini akere biich oeng' cheng'ololdos eng' sipitali ichek mi kwony ak muren kwondo anyun ko kakiyoku eng' ministry nebo health konyo sipitali koker kiit netesei tai eng' orit melin kaimyoni ine lakini karutochi bo komonut kerutuchi akekora sipitalishek silenai kewelushiek chetindoi ichek akenai kele testoi tai ano ichek eng' kasitab konyoishet

Ye moche customayat kowek tuguk che ko kaal amatindoi risit, komanyumnyum boisionoto anyun, ndamun kiy tugul ne kiweku komache ketindoi risit, noto anyun arorchini customayat alechini mamukoske kowek tuguk, yoche bo kocheng ole koinde risit asi kemuch keyan tukuchoto kobwa duket.

Ang'ololchini inendet eng oretab kamining'etabkey akamwachi amuneishe chekatestai sikokagei tukukchi. Ak amwachi tukuk chekokeyai asimaimuch kotakochelewanio tukuchotok kora. Korok amwachi alechi makochelewani tukuchotok eng peshet age.

Ngomaboibochi customayat anyun services chebo kampunit anan ko chebo duket, komuch kopir simoit kopirchi customer service, akomwaita kong'ung'un inendet akobo tukuk chemaboiboenchi . Kora komuch konyo akoi tukanotok anan ko kampunitnotok akonyor chitop public relations, koararchi kit nemaboiboenchi inendet.

Neboishe credit card ketilei anyun rabinik chechang kosir neboishe mpesa anan rabinik chepkondok. Ni amune, amun mito rabinik chetilei benki kora komito rabinik chebo maintanance chebo credit card inotok.

Kastomayat nemenget lipanetap simet, aneti ndamun toreti mising lipanetap simet simakoipatei chepkondok mising chito nemochei kolipan chepkondok chechang, komuch kocher rabinikchi eng benki koboishe simet akolipan eng sainotok nekatatakowendi benki nyokoip chepkondok akoip chepkondok kora chotok nyokolipanishe.

Ngonyo kastomayat nemachei kopun ndeget akotindoi musiket, amuti inendet olikipimane musogeshek, ak kepimonji musigenyi, mgamun kila musiget nekiipe ndeke,t kelipani kotiegei ak kiloishek chepo musikoshek. Notok amune sikependi korok kepiman musigenyi.